Kĩndũ kĩrĩa kĩrathĩi nambere haha ndĩrona nĩ andũ aithĩramu, etĩkia a wĩithĩramu, a ndini ya gĩithĩramu, nĩo mahũrĩtwo mbica, nĩo me me mena kanjũ ciao, na ngũbia cia wĩtĩkio wa wao. Nĩo ndĩrona haha me makĩhũrwo mbica.

Maũndũ marĩa ndagereire ngĩhũthĩra kĩndũ gĩkĩ, kĩndũ kĩa mbere nĩndakumuthagwo guoko kana twara twakwa tũgakorwo twĩna, tũkagĩa irema, igakorwo ina ruo mũno.

Ũndũ ũyũ ũkoragwo wĩ wa bata nĩtondũ, mbũri nĩnjega kũrĩithia, na gũkorwo, na gũkorwo ũkĩ ũkĩrĩithĩria handũ harĩa hagĩrĩire, na gũcirekia nĩguo ciĩ ciĩrĩre ciĩyethere nyeki gũkĩra gũcingĩra kiugũinĩ.